Ore tolari lo ore tolari lo ntomoni naudo otomon oile okuni netegeluaki o mzee jomo kenyata aa ninye orbungei ledukuya tolosho le kenya.

Ore apa yiok kibulu nitu kinepu sekekuani. Kitoning'o ake tononkoko eimaki ajo keetae isekekuani itu kinepu. Ore kibulu yiok meetae sekekuani, nemeoki nena aishi eapa. Kineputua etulusoitie nena mekiata apa sekekuani terishata ang, erishata nijo ena naa technology mitumiai isekekuani, emeyiolo nye nkera enarishata ajo nyoo eji sekekuani.

Ore temuruaang na kenyori ndakin kumok naipirta orkwak lang aa endaa enkiteng a osarge, enkiringo ,kule nairowua, kule naoto nashumi tenkukuri neoki aimu enkiteng nemeyiara, neetae entoki naji kanchar naitushuli osarge onkirik neeipiri nepuku entoki naji kanchal itushulaki okule nenyae nenyor ormasaani ashu emurua aang amu irmaasai kenyor endaa pookin naipirta enkiteng.